Kegol entumoto oosipitali temurua ang, aa nchere ore sipitali nabo naatae naa kelakwa aa kepuo olorere inkilomitani kumok peetum aanoto enaduoo sipitali . naa ore ninye ina nabo naatae naa kelo nemetii ildakitarini anaa nelo naa kutik irkieek aa ore tenilo sipitali naa ekingil aigeroki ajoki shomo inyangu irkieek too kuliek sipitalini

Ee keeta enkiremore eapa, dupoto alang'u enkiremore ekunoolong'i. Na njere, ore enkiremore eapa, nimitumia ninye ormayian lenkulukuoni. Kake ore enkiremore etaata, na kitumia ormayian lenkulukuoni. Na keau ina imbaa kumok, ah kiinyal oloing'ang'e. Ore si irng'anayio loopuku, naa keau imoyiaritin kumok tenkaraki ilo mayian lenkulukuoni. Kake kore tiapa, nimitumiai ormayian lenkulukuoni, neeku ore irng'anayio, nemeeta ai baatisho tenkishui etung'ani.

Kitodua osiwuo lesiasa ajo iterua tolubot napaasha olosho le Kenya. Hoo neitu ing'uari enkaji ormaasai tesiadi. Ah njere, etaasa naa o rais Ruto kuna kibelekenyak tenteipa eng'ole. Egeluni naa sininye e ministai eapa, Susan Nakuminja, enaa enkopis naitasheki olosho le Kenya, tenaboisho oloshon le UN Habbitat. Etegeluaki sininye e senatai gelunoti eapa, Judith Pareno, enaa enkasirani naitasheki enkopis e sheria ,to nkibelekenyat nataasa o rais William Ruto.

Ekang`as aoshoki iloopeny network esimu nalikio enyamali ajo mikiata network te murua ang, naitoki sii aing`oru arewaki olkilikuwai te nkoitoi emesej enaa abaya nena ofisini enje nalo alikioo enyamali nikiata.

Ore enkoitoi edukuya enkiremore te murua naa nchere, ekepiki oltinga sapuk otur oladuo shamba loji peyie eiremi. Nesuju epiki olikai tinga odany oladuo boroi peyie etum embegu aima. Teneidipi ina, newuonu iltung'ana loo nkaik lootur ingumot esujita ilkulikai apik embegu, nenukari.

Ore embae edukuya naa, eng'as emurua aitayu ilaleta, opiki inaduo ng'uesin. Nitokini ayau ilopisaani le sirkali oponu ayau inaduo ng'uesin, apik atua ilaleta, neponu si arrip nena ng'uesin, pemitoki aashula oltung'anak teboo.

Ore embae e dukuya naa keisho nkera meisumata terishata pookin natumoki ninche netum sii ina kisuma teleleki oleng. Ore ae naa keisho nkera menotito enkisuma teguton oleng aa king`orr enkitaanyanyukoto entoki naisumaaki duo ninche neitoki aatum te ng`uton oleng.

Ore ebae nasuju na njere, teneidipi pooki toki, toonkajijik e bunge pokirare, ah bunge taa kitok o bunge e senate, nishooyo sipika le senate enaa le bunge kitok, ena sheria meyakini o rais. Na keeta o rais inkolong'i tomon ong'uan, pe eimie ena sheria anaa peshuk aigilie metushuki bunge. Naa tenedol o rais ajo kesidai, neitaa metaa sheria tolosho. Kake tenetodua ajo ketii enyamali, neshuk ashukoki inkajijik e bunge ,menyaakiti apuo aitobir pe igili aitaa sheria.

Kore tolosho, naa keatai ministry enkiremore, naa ena ministry enkiremore naitayu ilopisani oowuo ikauntini anaa olosho aiteng'en olorere inkoitoi enkiremore. Newuo taa olorere asujaa nena oitoi pee etum ninche ataremisho toonkoitoi naishaa.

Ore teng'eno ai na njere, ee keasita orkioma le EACC esiai sidai. Ah njere, ibung'a ilopisaani logilunore eropare ,we nkolui teloosho le EACC, ejaji kitok e Thika, Stella Atambo, enotoki naa iropiyiani nabaya imilioni are onkeek ntomoni naapishana, tenkang' ina jaji etii olbene, eitekini aajo ileropare. Ewaki naa ina jaji tenebo olasirani lina kotini, Patrick Njeri, inkopisaani kituak e EACC, ikilikwanishoreki ninche, tialo imbaa eropare.

Ministry e seriani, ninye naitasheki eseriani ang to losho, naa keeta ina ministry irrubat natooroki to losho musima pee eitasheki eseriani ang, aa nchere eetae ilopisaani le sirkali aa irpolisi oopikitai irpolosien lang orkulikae oshon pee etum aatorrip eseriani oo iltung`anak lo losho. Eetae sii irpolisi ootipikaki nkauntini pooki to losho pee etum atoduai eseriani oo lelo tung`anak leina kaunti.